Okay matanya marĩa ndĩnamo ma mũgũnda wakwa, ti mũgũnda mũnene, no ũrĩa njĩkĩte nĩ atĩ mũgũnda wakwa nduĩkĩte mũndũ wa ndirenda tĩri wakwa ũtuĩke wa gũthũka. Koguo maita maingĩ niĩ ũthĩraga thumu, tondũ ndĩna ng'ombe na ndĩna tũbũri. Koguo thumu wana wa ng'ombe na wa mbũri nĩ ndĩmĩraga wega mũno thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa. Koguo mũgũnda wakwa nĩ ndĩramenya tĩri wakwa kwĩ ihinda iraihu nĩ ũgũkorwo tĩri mwega ũngĩrĩma wega mũno. Tondũ ona rĩrĩa ndahanda kĩndũ ta mbembe kana waru, nĩ ciumagia wega mũno mũgũnda-inĩ wakwa tondũ nĩ mũgũnda menyereire wega mũno, menyereire tĩri. Koguo kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno njĩkaga thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa nĩ gũtigĩrĩra atĩ, tĩri wakwa nĩ waikara wĩ mwega. Mũgũnda wakwa ndirareka ũikare o ũguo, nĩ mũgũnda ndĩramenyerera wega biũ. Rĩrĩa kwaura nĩ ndoraga wega biũ yaani nĩ thondekete mĩtaro ya maĩ mĩgũnda-inĩ nĩgetha mbura ndĩgagĩũke ĩtherere igũrũ wa mũgũnda wakwa atĩ ĩtuĩke ya gũkua tĩri ũrĩa ũkoretwo ngĩnorithia kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Koguo niĩ no njuge atĩrĩrĩ, ũndũ ũrĩa mũnene njĩkĩte thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, ũrĩa ũgũteithia mũgũnda wakwa ihinda iraihu nĩ gũtigĩrĩra atĩ, tĩri wakwa nĩ ũraikara wĩ mwega kila hĩndĩ. Na ndona thumu ngatigĩrĩra atĩ kila kona ya mũgũnda wakwa ĩna ũnoru ũrĩa ũrabatarana, nĩgetha mĩmera yakwa ĩtuĩke ya gũkũra ũrĩa kwagĩrĩire ũrĩa yaani ũrĩa ndĩrenda.